En emoni bo Kenya ko miten tuguk Che terter Che nyolu kiguiyo en boisiet noton nebo rabinik netai ko nyolu ingen alyet noton nebo rabiat noton nebo emet agenge agoi ge kou ngunon rabinik choton chebo emoni bo Kenya ak dolait ko terter kot mising ako nyolu ingen en kila betut ile Ata

Yon kialishe koterter tuguk choton cheale biik akoo tiengee kole tinye alyet ainon tuguchoton terter biik cheale kotiengee chepkondok choton chetinyee olon kewe olekyolishen ii anan ko duket koo biik chechang kochome kwal tuguk choton chetindoo beit noton nebo kweny ii asikoripok chepkondok chetinyee ak konyor tuguk chekomoche en nyumnyumindoo.

En kasari en emoni bo Kenya ko miten komoswek anan koratinwek Che tomo koit sitimet ko noton ko mamiten soet en kipsomaninik Che mokyingei moswoknatet asi kosoman ko nyolu kotoret serkali kotekyi bustaisiek ak kondechi sitimok olinywan asi kotoret ichek en kasinywan anan somanet

En emoniton nibo Kenya ko asikotoretok komosto noton nebo somanet ak koribok rabishek konyolu sirkalit noton nebo Kenya kocheng kondoidet noton nebo moronet nebo somanet tii noton nengen soiti akobo ngalek chuton Ako nengom asimachor rabinik en moronon noton ak koribok kot missing, Ako nyolu konai kopcheita rabinik en moronoshek chuton anan sukulishek cheterter.

Kiboitinik anan amdoik choton chebo kanisa ko tindoo icheket kaimutik chechang kot missing en kasiit nyuan. Terter kaimutik chuton kotienge kole bik achon che amtechin kouu ingoamtechin lakok en kanisa komaiyani lakok ago miten kochesantos en kanisa Ako maiwek, kobaten en kokwet ih ko bik checheng ak sikik koyebe iit kot missing.

Bik choton che chang en emoni bo Kenya ko mokyingei rabinik anan chepkondok Che terter asi kobit kotoreten boisienywa ago kewelutik anan tuguk Che yaei komonyor bik chebo kasari besendap rabinik ab temisiet ko netai ko amun koib bik Ak komowek chepkondok choton koyoe kobut kampunit kora imuche koib ak komaruryo minutik

Bik choton che chang anan kabatik kochome koyai kasit noton nebo keter bek asi koba mbar ngatutik choton Che ribe asi kekerchin bek kotoreti kobos bek choton Che kiboisien en kabatisiet ako mising keyoe en Ole Yamat anan Ole matomii Ropta koribe soiti minutik ak ngungunyek komoib koristo ak ko kokararanit

Rabishek choto ln chebunu equitel ko u rabishek choton alak kobatan bo kompunit noton neter. Rabishek chuton ko toreti bik koboishen rabishek choton chekoinde benkit noton nebo equity kotindo en lainit noton nebo simoit, imuche koyokigee chito rabishek chuton anan kwo pakwalen tukuk en tuket ko toreti.

Asi koribok mbaret ko nyolu koger chito kole kayochi ngatutik Choton Che terter asi koribok nyolu komin ketik en mbar asi koter komoib bek chebo ropta ngungunyek ak kora ko mat kotil ketik choton Che mi mbar ak kobos kiagik en yoton

En korenyun ii ko mi biik choton cheterter cheripe tetutik choton chebo kobotisiet ako icheket ko inete temik komat min minutiet akenge en kasarta noton neu kora kolenjin ichek korip minutik en mbar ak kesemberi.

en kasari ko kikwo barak kot mising olyeet ab omitwogikab kiagiik, ago noton iih ko bore kot mising kobotiik noton chemengech, imuch komotindoo chepkondook, imuche kotoret kipagenge en serkaliit kobotiik kogochi omitwogik choton chebo kiagiik en kasarta nebo kemeut.

Moswoknatet noton nebo kasari ko kigoib tuguk choton Che terter en mornosiek Che terter en komostab somanet en serkalit ab Kenya ko kikochob ichek olon kichenge sukul noton nebo barak ko nyolu kipsomanyat koboisien soet asi komuch kocheng sukulit noton ne moche ak konyor toretet kora kobo